Kũhĩtũkĩra mĩtambo ya kĩrĩu, kũmenya harĩa kĩndũ kĩrĩ, nĩtuge ũrenda kũmenya harĩa karati irahandwo na harĩa kĩndũ kĩgeni kĩrahandwo kĩrateithia mũno tondũ wona ndetha na mĩtambo ya kĩrĩu, customer nyingĩ nĩikũmenya harĩa kĩndũ kĩu kĩrĩ.Arĩa othe marenda kũgũra mamenyaga ũndũ wa gũkorwo nĩ marahĩtũkĩra mĩtambo ĩyo ya kĩrĩu ya gwetha harĩa kĩndũ kĩrĩ. Kwoguo tũtigũtee ihinda rĩa gwetha kũrĩa kĩndũ kĩu kĩrĩ no gwetha na tũkamenya harĩa kĩrĩ twahũthĩra mĩtambo ĩyo. Customer nacio ikamenya nginya kuma mabũrũri mageni, andũ othe magooka na makagĩĩra irio icio kũrĩa irĩ.

Thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwakwa ta gũkũ Kĩrĩnyaga sana sana gũkũ Kĩrĩnyaga Central, ithuĩ kũrima tũhũthagĩra ng'ombe cia mũraũ, tũkarĩmithia na ndegwa kana tũgacimba na macembe, kana tũkarĩma mĩgũnda itũ kũhũthĩra, kĩrĩa ragita, ĩ tondũ ava nĩkũrĩmwo hararĩmwo na mĩgũnda itũ tũrĩmaga na njĩra ta ĩyo.

Aya nĩ maĩĩ, maĩĩ ma kĩthima ,maĩĩ marĩa mararetwo matũũre-inĩ metũ tũkenja maĩĩ, mũndũ akagucia maĩĩ magakinya nginya gwake mũgũnda maĩĩ maya marateithia rũrĩrĩ rwitũ tondũ rĩu tũrutaga maĩĩ kũndũ kũraya, magooka menjeto na mĩbaibũ magakinya gwitũ macio tũkavũthĩra kũrĩma tũkavũthĩra kũrũgaga namo, kũbũraga nguo, ũguo maĩĩ magatũkuvĩrĩria vandũ va kũkĩthiaga kũgĩĩra maĩĩ kũraya maĩĩ menjwo ũguo na vaivũ mareto maĩĩ magakuvĩrĩria mĩciĩ, gũgakoro kũbũthĩra niũndũ mũbũthũ na rũrĩrĩ rwitũ nĩ rũrĩmĩte tondũ maĩĩ macio nĩmarateithia ũkavanda tũnyeni twaku ũkavanda gitũngũrũ, ũguo mĩgũrĩre yaku ya indo cia kũruga tĩmĩingĩ alafu nginya ng’ombe ciikona maĩĩ ma kũnyuaga. Koguo ũrĩmi ũgakorwo mũbũthũ.

Hĩndĩ ĩrĩa gwathuthurio na kwarehwo mohoro ma kuuga ũrĩa ũrĩmi wa kĩndũ kĩna ũrĩa wagĩrĩire, arĩmi nĩmaiyũkagia ikinya, ta rĩu akorwo nĩ ta mbembe ciaumĩra ng'eni, rĩrĩa gwathuthurio kuonekana mbembe ĩyo no ĩrĩmwo itũũra rĩna, arĩmi nĩmakenaga mũno tondũ akĩhanda nĩagũkorwo na ũhũthũ wa kũmenya mbembe iria ibatiĩ kũhandwo gĩcigo kĩu. Angĩkorwo nĩ ta ma biũ rĩrĩ guoka ndawa burani, ũgaikara ũmenyete ng'ombe yakwa, mbũri yakwa ĩngĩrwara kana ng'ondu, ndawa burani nĩyo njega ya kũhũthĩra nĩ ũndũ wa mũrimũ mũna. Rĩu rĩrĩa gwathuthurio, arĩmi nĩmateithĩkaga na mohoro macio makũmenya atĩ kĩna nĩkĩagĩrĩire itũra rĩna, ndawa na nĩyagĩrĩire gũthondeka mũrimũ mũna.

Mbere nĩ kuuga ici nĩ mbeera. Mbeera ũndũ wa mbere, kĩrĩa njiguĩte kumana na ng'ano iria njiguaga na andũ, mbeera nĩiteithagia nda. Nda yaku ĩngĩkorwo na ũũru, ũrĩe mbeera nĩiteithagia. Ona mahuti maya ma mbeera namo ũngĩcamũkia tũtũ twa mĩthia-inĩ, nĩ tũteithagĩrĩria kũruta kilo thĩinĩ wa mwĩrĩ. Andũ arĩa makoragwo manorete maguta maguta, ũngĩmenyera kũnyuaga tũmahuti tũtũ twa mbeera gũkũ mĩthia-inĩ, mũndũ nĩateithagĩrĩrio gũtee maguta marĩa marĩ thĩinĩ waku.

Ũndũ wa mbere ũrĩa twĩkaga tũkĩmenyerera mĩraa kana mĩgũka itũ nĩ kwamba kũrĩmĩra ria rĩothe gũgakorwo gũtirĩ ria mũgũnda ũcio. Mĩraa nĩ yendaga gũikara bandũ batheru. Tena ũgaikara ũkĩroraga kana no kũgĩe tũndundu tũgunyũ yani no nginya ũikare ũrorete mĩmera ĩno ĩtigatuĩke ya kũnyitwo nĩ mĩrimũ kana tũgunyũ tũrĩa tũngĩthũkĩra andũ magĩtuĩka makũmĩbũthĩra. Tondũ mĩnyamũ ĩno ĩrĩagwo ĩtarĩ mĩruge, koguo no nginya ũmenyerere na ĩikare ĩmĩtheru. Koguo njĩra ciayo cikũmenyerera nĩ kũrĩmĩra kũbubĩra na gũikara ũrorete ĩtekagĩe mĩrimũ.

Kĩndũ kĩa mbere kĩrĩa ndĩrakena nakĩo, nĩ ũrĩa mũgũnda ũcio ũmenyereirwo. Nĩ hatheru na nĩ heega nginya ũkaigua ũkenete tondũ no ũhũrĩrwo mbica ho, hena karĩera keega na noũikare weega ũtekũgwatwo nĩ gĩko. Macio nĩmo maũndũ marĩa marangenia thĩinĩ wa handũ haha.

Ava ndĩrona ta varavara ĩrathondeko, nĩkĩo gwĩikarĩte ũguo, ĩno nĩ njĩra ĩraturwo, ya kũthiĩ mũciĩ, ya kũthiĩ mũgũnda, ĩno nĩ varavara ĩraturwa.

Ũndũ wa bata mũno rĩrĩa wakĩra ng'ombe yaku vandũ va kũkamĩra, nĩũndũ vandũ vau nĩ varĩthambagio, vandũ vau varĩikaraga varĩ hatheru, na ng'ombe ĩyo nĩĩkũigua wega rĩrĩa ĩikarĩte ithereirwo. O na ũgĩkama iria rĩaku rĩumaga vandũ vatheru na ng'ombe o na yo rĩrĩa wamĩiga wega, wamĩgitĩra ĩgũrũ, itiroirĩrwo, ng'ombe ĩ yo nĩĩkenaga na nĩĩkũkũve maciaro mega.

Aya nĩ mavũa, na thĩiniĩ wa gĩcigo gĩakwa mahũthagĩrwo kũvanda rũtere rwa nyũmba, tondũ ndũrenda tĩĩrĩ ũcio ũkuwo nĩ maaĩ. Harĩa ũvandĩte mavua tĩĩri ndũthiyaga nĩ maaĩ. Arabu o na environment, o na vau nĩ vaikaraga veva theru na vevagemu, o na mũndũ akĩvarora nĩvonekaga ve- smart, kogwo nĩ vavũthĩkaga nginya kũgemia harĩa ũmavandĩte.

Rĩrĩa njĩrĩga kũvanda ndũma, tondũ ici nĩ ndũma, ndambire gũtheria harĩa ndarĩ bande ndũma ciakwa. Ngĩcoka ngĩgũra mĩeũ ya gũka kũvanda, ngĩũka ngĩvanda, no nginya ndĩngĩarĩ ngorwo na maaĩ magũitĩrĩria na ngorwo na thumu, nĩgetha bande na nĩgetha irute maciaro mega. Na ũvandi wa ndũma thĩiniĩ wa gĩcigo gĩakwa gĩa kĩrĩnyaga gatagatĩ, nĩ wa bata, tondũ ndũma nĩciendetwo nĩ customers nyingĩ.

Haya, gĩkĩ nĩ gĩkundi kĩa mũtharaba mũtune, na thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rakwa nĩkĩo kĩhũthĩkaga ta rĩrĩa kwagĩa mũtino wa mwaki, gĩkundi gĩkĩ nĩgĩ teithagia mũno tondũ nĩo mokaga gũteithĩrĩria andũ arĩa mabĩte , rĩrĩa kwagĩa na mũihũro wa maaĩ, gĩkundi gĩkĩ bado no gĩteithĩkaga thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rwakwa tondũ nĩmo mokaga gũteithia andũ arĩa marabĩirwo nĩ maaĩ na kũngĩgĩa na thĩna thĩiniĩ wa itũra, gĩkundi gĩkĩ nĩkĩgũnaga mũno, tondũ nĩmo metagwo na nĩmamonyokaga magakinya ona ihenya ũrĩa kwagĩrĩire.